Kar somo mar simu. Gigo mag somo ma bechgi yot, yo manyien mar chudo, somo mar oganda kod riwruok, loso gik moko kaluwore kod puonjriuok. Loso gige tich mabechgi yot kod yore mag somo maok nie mbui.

Medo pek kuom jopuonj, pek mar nono dongruok mar jopuonjre, bedo ma onge romo e thuolo mag somo. Yudo gigo ma gik ma itiyogo e mbui, pek mar lony.

Konyo dwoko piny lweny ma dhano bedo go gi le mag bungu, dongruok mar weche yuto, ber mag alwora, yudo mwandu, tich andika, limbe.

Oganda Somalia loso chendro mar ruoth kaka chendro mar dhot kod chik mar kit oganda. Rito timbe gi yudore kokalo kuom jodongo mag oganda. Yore mag kelo kwe mag oganda kod temo ma dhi nyime mar ndiko mar ndiko kendo rito gik machon mag oganda.

Pimo tiend pek mar masira, kendo keto teko mowinjore. Kao ripodno kaka gima duong' ahinya kendo chiwo kony ma piyo kaka nyalore.

Sigana itiyo godo e gwenge wa mondo okel mor e kind nyithindo gi jok ma gidak godo. Nyiso hera kod winjruok mar oganda, kendo kelo riwruok achiel kuonde ma ji odake. Kelo winjruok kendo kelo mor kamora mora ma ji tuge. Kendo okonyo e yor riwo oganda, mondo obede achiel.

Tere rawere nyangu konya ahinya kendo oketo ritruok e kind jopiny gi oganda ma gidak godo. Omedo chiwo kit ler ma kende kendo ahinya kuom gamo tuoche maricho kaka nyach. Kendo odwoko yudo tuo mar okimi gi ata malo pirauchiel.

Jonyiewo nyaka ket ler mar ng'eyo weche mag ohala, koluwo akaont mare mar tich. Mano nyalo timore kuom puonjruok, kendo ng'eyo ka imel mare nigi mesej mar puonjruok manotimo. Kendo oo rang yor websait bende ka ni maber.

Chendro ma sani mar CBC, oriwo yo mar ng'iyo gik moko duto. Ma nyiso nyalo mar jopuonjre, mal nyiso ng'eyo, nyalo kod nengo.